Mbica - inĩ ino, nĩ tũrona atĩ ici nĩ mbembe, na mbembe ici nĩ tũ citwĩkaga cĩa kũhandwo mũgũnda, na nĩ tũrona ũrĩa cigĩtwo gũkũ thĩ, nikũgethwo citwĩkĩte cia kũgethwo, mbembe nĩ citwĩkaga cia kũhandwo, na kĩmera gĩayo na nĩ gwo arĩmi matwĩkaga a kũharĩrĩria mĩgũnda yao, na magatwĩka a kũhanda mbegũ, na nĩgetha wa twĩka wa mĩhe mĩeri ĩgana ũna, nĩ twíĩaga ya gũkũhe mbembe nene na nĩ twĩkaga ya kũhe mũrĩmi maciaro mega, kwona atĩ mbembe na nĩ koragwo na mahũthĩro maingĩ atĩ ona noũtwĩke wa kũmĩcokia rĩngĩ mũgũnda, ria wa twĩka wa kũmĩomithia, nĩ ĩtwĩkaga ya kũhandwo rĩngĩ, na ningĩ mbembe o nayo no ĩtwĩkaga ya kũruta mũtu, kwona atĩ rĩmwe mũndũ nĩ aigaga atĩ nĩ e gũciũmithia, na agatwĩka wa gũthiĩ gĩthĩi, na gathĩithia mbembe ciake, na agatwĩka wa kwĩnũka gwake mũciĩ ena mũtu, na ningĩ mbembe ona nĩ citeithagia arĩmi, kwona atĩ mũrĩmi angĩtwĩka atĩ nĩ arĩma mbembe nyingĩ, nĩ atwĩkaga wa kwenderia andũ, haria nĩ atwĩkaga wa gũthogora na andũ nginya aria a itũra arĩa matarĩmĩte mbembe nyingĩ, na agatwĩka wa kũmenderia, noguo nĩ atwĩkaga wa gũcokerio mbeca ciake njega, na agatwĩka wa kũhanda ingĩ.